Mashinishek che kiboisien en minset ap ketunguuk, ne tai, ko torokta. Torokta keboisien en temishet ap ketunguuk, ak min-akemine ketunguk koboto kesember ketunguuk. Nebo aeng ko pampishek. En kerip ketunguuk amarorchi beek. Ketunguuk, keminee en mbolea che-che-che maweche ketunguuk akebiten kerichek che istoi tiongik. Minet ap ketunguuk eng kora akobo kora, kemache keteshin mbolea chobon che kinyoru en eng keripen tugun cheu tuga, cheu nego, cheu kejirek. Keboisien tuguk chwak koek mbolea en minset ap ketunguuk. Eng chotok, mbolea koribe mbolea koribe ketunguuk koechekitun akwam bet akwam tuguk sikobit korutu ketunguuk komyee.

Tuguk che boisien simet akirip chepkondok. Nyolu inai ile itinye chepkondok ata ako nyolu iboisitoi ano chepkondok chotok. Tuguk che boisien asirip chepkondok ko inde chepkondok chotok benki anan inde anan ko sacco ne naat kole tindoi ortunwek che kararan, akobo komonut en ripset ap chepkondok. Chepkondok ko tuguk chebo komonut en kasarta ne kimii en nguni. Ako nyolu irip en ortunwek cheribe chepkondok

Imugakse kotoret somanet kampunishek cheu safaricom en kokwet. Imuche kotoret sukulishek, kampunishek ak chepkondok che nyolu keboisien ketej sukul akialen tuguk cheu kitabusiek che kiboisie en somanet en kasarta ne nyolu kesoman. Imuche kora kampunishek cheu safaricom komut lagok en kokwet akolipanchi sukulishek, kolipanchi sukulishek che kikomanda en kokwet. Kampunishek cheu safaricom komuche kotoret kipsomanutik ak sukulishek che mii kokwet kokochi kitabusiek ak tuguk che kiboisie en somanet.

Imuche kampunishek cheu safaricom ak airtel komuche kotoret eng ng'alek ap sokat kobois ako konet biik ap-biik ap emet akobo ole kiboisoi sokat. Koborchi, koguyechi biik ap emet ole toritoi chito en emet en kasari ng'alek ap sokat. Imuchi kotoret biik koborchi ole kiboisoitoi sokat en tuguk cheu kabatisiet. Tos kotoret kora en kokochi biik tuguk che kiboisien en kasari. Imuche konamkee kampunishek chotok safaricom ak airtel, akotoret biik en boisonik cheu kinde lagok sukul, sikonet biik ap kokwet akobo ole kiboisoitoi soket, sokat.

Ngalekab sokat ko kokotoret kipsomaninik en oratinwek chechang ak kotoret kora somanet, kipsomaninikab kasarta nekimii en inguni kochebcheb ak konyoru somanet ak tukuk chekiboshen kesoman en ortinwek cheusus, serikalit ko kokotoret kora kipsomaninik en aleetab kitabushek chekiboishen en sukulishek, kokotoret kora serikalit en teksetab sukul chekisomonen.